Kaingĩ na kaingĩ ciondo ici cithondekagwo kũhũthĩra makongo. Arĩa acithondeki mathiaga magatua makongo na kũmaharĩrĩria wega. Makongo maya ũũ atĩ makahana ta matuĩka ndigi magacoka makanĩkwo riũa-inĩ nĩguo mahote gũtuma ciondo ici. Na oho arĩa moĩkaine mũno gũthondeka ciondo ici nĩ andũ a mwena wa Samburu.

Kaingĩ na kaingĩ, ihinda rĩrĩa rĩa mwaka rĩa gũkuo nĩ gatarũ bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ gĩtagatĩ-inĩ kĩa mwaka o na haha kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka, ũũ nĩ tondũ gĩtagatĩ-inĩ na kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka, gũtikoragwo na mbura nene, koguo gatarũ nĩ kahũthũ kũhũthĩra na o ho mbeca iria cirĩhagwo gũkuo nĩ gatarũ ithaa-inĩ rĩmwe nĩ magana matatũ.

Hakwa kĩũmbe ndirĩ ndageria gũkinda njuĩrĩ yakwa no mũhianĩre ũrĩa nyonaga andũ mendete gũkinda njuĩrĩ ciao, nĩ mũhianĩre wa kũrekia pici thĩ, na ihinda rĩrĩa ngwĩciria mahũthagĩra kaingĩ na kaingĩ ũngĩtuĩria wega, nĩ kuma mathaa merĩ onginya mathaa matatũ gũkindwo pici icio.

Mũhuko ũmwe wa thimiti ihinda-inĩ rĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩrĩa ndĩ ũrakinyia ciringi magana manana ma bĩbte, na thimiti ĩrĩa njega ya kũhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa ũratua gwaka nĩ thimiti ĩrĩa ya Simba Cement ĩrĩa ĩthondekeirwo mwena wa Bamburi, ũũ nĩ atĩ thimiti ĩno nĩ ĩnyitaga wega o na ho mũndũ nĩ ahũthagĩra mũigana mũnini wa thimiti na nĩ ĩnyitanaga wega na mĩthanga mĩthemba yothe.

Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga ũndũ ũcio wa kũiga indo cĩa kũruga thĩ-inĩ gũtarĩ ũgwati kũhũthĩrwo nĩ atĩ, indo ici cia kũruga nĩ cigagwo njĩra-inĩ njega na ũkaiga handũ citangĩhota gũthũkio kana kũhutio nĩ maũndũ o mothe. Na ũgitĩri wa maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩmenyerera hĩndĩ ciothe, tũbatiĩ gũkorwo tũkĩrora indo icio mũthenya ũrĩa cikathũka kana expiry date na gĩthũngũ.

Irio irĩa njega cia cukari cia kũhe ciana muthenya mũgima makĩria cia kũmũhe hinya, hamwe nacio nĩ irio irĩa cithondeketwo, ici nĩ ta weetabix, ũgatukanĩria mwana na iria na cigaikara cikĩmũheaga hinya mũthenya mũgima. O ho, mũciari no ahe mwana wake cũrũ wa mũtukanio wa mĩanga, ndũma, ngwacĩ na indo ciothe, nĩguo mwana ũcio agakorwo ena hinya mũthenya mũgima.

Mũno mũno rĩrĩa mũgũkorwo mũgĩthiĩ na gĩkundi ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ wa bata mũno, nĩ ũndũ wa ũgitĩri, ũũ nĩ atĩ, mũngĩkorwo mwĩna gĩkundi na mũkorwo mũkĩgerera makĩria njĩra-inĩ, iria citarĩ na ũgitĩri mũiganu, mwĩ gĩkundi nĩ mũgũkorwo mwĩna ũcamba na nĩ mũkũmanĩrĩria, o ho nĩ mũkũhota kũgitĩra o ũmwe wanyu. Oho gũkorwo mwĩ gĩkundĩ nĩ kwega mũgĩthiĩ tondũ nĩ gũteithagia kũnogora meciria, mũgathiĩ mũkinogoraga meciria, mũkĩciragia maũndũ matiganĩte, mũkĩheanaga motaro na maũndũ mangĩ matiganĩte mwĩ ta gĩkundi kĩmwe.

Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga ceceni~inĩ cia mbathi mũno kũiyũre andũ makĩria mathaa~inĩ maya ma hwainĩ nĩgũkorwo atĩ mathaa~inĩ macio ma hwainĩ andũ aingĩ makoragwo makĩrĩkia mawĩra mao. Na andũ rĩu makoragwo magĩcoka icigo~inĩ cia citiganĩte. Na maũndũ marĩa matũmĩte ũndũ ũyũ ũkorwo ũgĩkĩka nĩ atĩ andũ nĩ magĩte mawĩra na andũ oho nĩ magĩte bata wakwenda gũthiĩ kuma handũ hamwe nginyagia handũ harĩa hangĩ.

Kaingĩ rĩrĩa andũ maikarĩte ihinda rĩraya matekuonana, nĩ mathekanagĩrĩra mũno, ũndũ ũyũ mũno mũno kwanza mangĩkorwo marĩ arata, nĩ ũkoragwo wĩ mũnene. Ũũ nĩ atĩ, andũ aya nĩ makoragwo maikarĩte matangĩkonana na o ho o mũndũ nĩ onaga mũndũ ũrĩa ũngĩ acenjetie mũno na okĩte na maũndũ mangĩ merũ.

Kaingĩ na kaingĩ maũndũ marĩa arutwo a yunibacĩtĩ mahũthagĩra kũbanga mĩgomo, nĩ gwetha ibandĩko iria mandĩkaga maũndũ marĩa marenda meekĩrwo, kana maũndũ marĩa matarenda meekĩrwo. O ho ibandĩko-inĩ ici, nĩ makuaga marĩ aingĩ na nĩ cio makuaga andũ arĩa me haha mbere rĩrĩa megũĩka mũgomo ũcio. O ho nĩ mahũthagĩra mathĩgĩ kũonania atĩ matirĩ na ũrũ. Maũndũ marĩa mangĩtũma mũndũ eke ũguo hamwe namo nĩ, kũhinyĩrĩrio mũrĩhĩre-inĩ wa bithi ya cukuru. O ho kũhinyĩrĩrio kũrĩa arimũ mekũaga gũũka gũthomithia irathi-inĩ.

Maũndũ marĩa ciana ciĩkaga hingo ĩrĩa cigũthiĩ gũthaka hamwe namo nĩ atĩ ciana imwe nĩ cithiaga gũthaka mĩthako ya kũrugania, o ho wa kerĩ, he ciana iria cithiaga gũthaka mĩthako ya mbirikichũ, ũũ nĩ kwĩhithanĩra kũrĩ arĩa angĩ. Wa gatatũ he ciana iria ithiaga gũthaka mĩthako ya hunia, ũũ nĩ mũthako wa gũteng'erania na kũnyitana, wa kana he arĩa mathiaga gũthaka mĩthako ya mĩbira, ũũ nĩ gũthaka mũbira wa kawaida. Na o ho mĩthiĩre ĩno ya ciana ya gũcanjamũka, nĩ ĩkoragwo ĩ mĩega tondũ ciana nĩ cinyitanagĩra hamwe na cigakũrania gũkenerera ũndũ ũcio.

Maũndũ marĩa matatũ kana matano ũngĩona andũ kaingĩ na kaingĩ magĩka taũni-inĩ kũndũ-inĩ kwa mũingĩ, hamwe namo, wa mbere nĩ atĩ, taũni-inĩ kũndũ kwa mũingĩ, ndũngĩaga mũndũ ũrahunjia akĩhunjĩria arĩa angĩ taũni-inĩ, wa kerĩ naguo, taũni-inĩ, o ho ndũngĩaga andũ arĩa marendia indo citiganĩte. Wa gatatũ naguo, taũni-inĩ kaingĩ na kaingĩ, no nginya kũrĩkorwo na andũ arĩa maragũra indo citiganĩte. Wa kana naguo, taũni-inĩ, ndũngĩaga andũ arĩa maratheria kũu makĩrogotaga takataka na indo ingĩ cia kũu irĩa cingĩtũma gũkorwo kwĩna gĩko.

Ũũ nĩ ũhoro wa ma atĩ kaingĩ rĩrĩa andũ macemania, no mũhaka mende kũhũrwo mbica hamwe na ngwiciria gĩtũmi kĩnene nĩ atĩ, andũ aya nĩ maikarĩte mangĩkonana na o ho, mbica ici nĩ citeithagia andũ kũririkana ũrĩa ũngĩ, na o ho ngwĩciria andũ aya nĩ maretigĩra atĩ no makorwo rĩngĩ matekuonana ningĩ kwa ihinda rĩngĩ rĩraihu.

Ũyũ nĩ ũhoro wa ma, kaingĩ rĩrĩa andũ erũ macemania marĩ oiki, nĩ makoragwo na mweke wa kwarangĩrĩria na mũndũ ma ũrĩa ũngĩ na mũndũ ũrĩa ũngĩ maũndũ ma ndũire. Ũũ nĩ atĩ, mũndũ ũyũ ũmwe nĩ endaga kũmenya ndũire ĩno ĩngĩ ĩikaraga atĩa na nĩkĩ mekaga na makoragwo mahana atĩa, kũguo gĩtũmi nĩ atĩ mũndũ nĩ endaga gũkorwo akĩenda kũmenya maũndũ marĩa atekaga kana maũndũ marĩa andũ aya mekaga, thĩ-inĩ wa ndũrĩrĩ-inĩ ciao.

Mũno mũno itũmi iria ikoragwo itũmĩte andũ mathondeke ithangũ kana marorete na njĩra ya mũbango hĩndĩ ya magongona, nĩ atĩ ũyũ nĩ ũndũ wa ndũrĩrĩ-inĩ na nĩ ũndũ wa ndũire ũrĩa warĩ ho, na no nginya ũbuatĩrĩrwo, kũringana na ndũire, na no nginya ũkorwo ũkĩrorwo kũringana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Itũmi iria cikoragwo ciĩ cia bata hingo ĩrĩa andũ marathiĩ kĩhikanio-inĩ mthenya ũcio, atĩ makorwo magĩbuatana hamwe marĩ ikundi handũ wa mũndũ na ũrĩa ũngĩ, handũ wa mũndũ kĩũmbe, nĩ atĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũkoragwo ho na nĩ ũndũ ũbuatagĩrĩrwo makĩria nĩ andũ aingĩ, o ho ũndũ ũyũ wa gũthiĩ mũrĩ andũ gĩkundi, nĩ wonanagia mwĩ hamwe na mwĩ na ũrũmwe na nĩ mũkoretwo mũĩbangĩte

Angĩkorwo nĩ mũcamanio ũhutĩtie mogarũrũku ma kĩmwĩrĩ, ũndũ ũcio ndũngĩkorwo wĩ ũndũ mwega tondũ gũcemania, mũngĩkorwo mũcemanĩtie nĩguo mũkorwo na mogarũrũku macio ma kĩmwĩrĩ, he maũndũ matiganĩte ũngĩkorwo woete kũrĩ ũrĩa ũngĩ na ũndũ ũcio ndũngĩkorwo wĩ mwega o na hanini.

Hamwe na mo maũndũ marĩa ũngĩkorwo ũgĩka thĩinĩ wa riko nĩ maingĩ. Wa mbere nĩ atĩ, na nĩguo ũndũ ũrĩa mũnene mũno na bata wa gũkorwo wĩna riko, nĩ atĩ no ũkorwo ũkĩruga irio citiganĩte. Wa keerĩ naguo no ũkorwo ũkĩhata kana gũtheria riko rĩaku. Wa gatatũ naguo, no ũkorwo ũgĩbanga ngũ thĩinĩ wa itara rĩaku, kana harĩa ũcigaga.

Maũndũ marĩa mangĩtũma atĩ mũcamanio ũmwe nĩ wagacĩra gũkĩra ũrĩa ũngĩ, nĩ atĩ mũcamanio ũrĩa ũkũgacĩra nĩ atĩ ũkoragwo ũbangĩtwo na njĩra njega, na ũgakorwo wĩna ũthaitĩrĩri mũnene mũno kũrĩ, gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Na oho nĩ mũcamanio ũkoragwo wĩna ũgitĩri na mũiganu wa gũtigĩrĩra atĩ andũ matiracũnganĩra ngũĩ, kana magakorwo magĩĩka maũnðũ marĩa mangĩtũma mũcamanio ũcio ũkorwo ũtarĩ wa gũkinyanĩra.

Thĩinĩ wa ndũire itũ, mohiki mekagwo njĩra-inĩ citiganĩte, na rĩrĩa andũ magwĩka mohiki, wa mbere ta rĩrĩa magĩka mohiki wa kanitha, ũhiki ũcio nĩ ũkoragwo wĩhumbĩtwo nguo ciĩna rangi wa white. O ho rĩrĩa magũkorwo magĩka ũhiki wa ndũire, andũ arĩa mareka ũhiki ũyũ wa ndũire nĩmehumbaga nguo ndaihu na ĩna rangi wa brown ũhana tĩĩri. Na oho nĩmekĩraga nyamũ citiganĩte cia kĩndũire ngingo-inĩ, oho ona magurũ-inĩ, na moko-inĩ.

Nyoni ĩrĩa yũĩkaine thĩinĩ wa ndũrĩrĩ itũ kana gĩcigo-inĩ kĩrĩa tũikaraga, nĩ nyoni ĩtagwo ndundu . Ndundu nĩyũĩkaine atĩ ĩngĩ nĩ ĩinaga ũtukũ, na ĩngĩhĩtia ĩine ũtukũ, nĩkũĩrĩkanaga atĩ kwĩna ũndũ mũũru kana kĩndũ kĩũru gĩgwĩkĩka thĩinĩ wa mũciĩ kana gĩcigo-inĩ kĩrĩa ndundu ĩyo yainĩra.

Nyaga cikaraga gĩthaka-inĩ na o ho kwĩna iria cikaraga thĩiniĩ wa icigo-inĩ cia nyamũ iria cikoragwo cithondeketwo thĩiniĩ wa bũrũri.O ho nyaga nĩĩrĩkanaga thĩiniĩ wa rũrĩrĩinĩ rwitũ atĩ nĩ ĩrekagia itumbĩ rĩnene mũno na rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩa bata makĩria.

Kaingĩ na kaingĩ makĩria ndũrĩrĩ-inĩ irĩa citarĩ cia hĩmbĩria maũndũ ma kĩrĩu, ũhũthĩri ũyũ wa ibũyũ o hamwe na nginya mĩtũngi nĩ wonekanaga ũrĩ wa bata mũno kũrĩ o. Ũhũthĩri ũyũ nĩ wonekanaga makĩria maingĩ hingo ĩrĩa ũgũthiĩ mataũni-inĩ, nĩ ũgũkora ibũyũ na mĩtũngi cibangĩtwo kũu cikĩendia. O ro ho ndũrĩrĩ ici nĩ matigagĩrĩra atĩ hingo ĩrĩa mekũgũra tuge ta maguta ma kũruga, ibũyũ ici kana mĩtũngi ĩno matiramĩte, no mekũmĩhũthĩra ĩrĩ ta njĩra yao ya kũiga maĩ thĩiniĩ wa ibũyũ na mĩtũngi.

Itũmi iria citũmaga andũ makorwo nacio magĩteng'era o mũthenya thĩ-inĩ wa mũtũrĩre wao nĩ atĩ, wa mbere kwĩna arĩa mendaga gũikara makĩnogoraga mwĩrĩ wao o rũciinĩ rũciinĩ, o ho maikare macanjamũrĩte meciria rũciinĩ, wa kerĩ naguo, kũrĩ na andũ arĩa makoragwo magĩteng'era tondũ wa mĩrimũ ĩtiganĩte, na ũũ ũkoragwo wĩ ta kũnyihanyihia mũtheremere wa mũrimũ. Kũrĩ nao matũmagĩra njĩra ĩno ya gũteng'era thĩ-inĩ wa ũtũro wao o mũthenya, ĩ ta njĩra ya kũnyihia kiro thĩ-inĩ wa mũtũrĩre wao.

Thĩ-inĩ wa bendera ya Kenya nĩ ĩkoragwo na marangi matiganĩte na marangi maya makoragwo me marangi mana. O ho rangi wa mbere nĩ rangi mũtune, rangi wa kerĩ nĩ rangi wa white, rangi wa gatatũ nĩ rangi mũirũ, naguo rangi wa kana nĩ rangi wa ngirini.

Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga tũkorwo na raini ya rangi wa ndathi gatagatĩ ga barabara, nĩ kũgayania barabara maita merĩ, ũũ atĩ ngari irĩa cirauma mwena ũtiganĩte, ciagera mwena wa ũmotho na ngari irĩa ciracoka mwena ũcio nĩ ciagera mwena wa ũrĩo, raini ĩno nĩ ĩteithagia mũno thĩiniĩ wa kũgirĩrĩria mĩtino na kũgirĩrĩria kũhatĩkana barabara-inĩ.

Thĩ-inĩ wa gĩcigo-inĩ gitũ, harĩ mũtugo ũmwe wa kĩdini wahũthagĩrwo na mũtugo ũyũ warĩ wa gũthiĩ kũhoera rungu-inĩ rwa mũtĩ wa mũgumo, na mũtugo ũyũ nĩ wacenjirie na andũ makĩhĩmbĩria gũthiĩ thĩ-inĩ wa makanitha kũhoyagĩra kuo, O ho mũgumo ũyũ rĩu nĩ wakoragwo ũtigĩte kũheo gĩtĩo kĩrĩa waheagwo tene tondũ maũndũ matiganĩte nĩ mekĩkagĩra hau thĩ, marĩa matangĩetĩkĩririo gwĩkĩka, thĩ-inĩ wa mahinda macio ma tene.

Kaingĩ na kaingĩ kana mũno mũno irio irĩa cirugagwo thĩiniĩ wa kĩara-inĩ kĩa mwaki, mariko-inĩ ma kũruga tene, mũno mũno mariko maya matũmĩkaga kũruga nyama, hingo ĩrĩa kwĩna magongona kana hingo ĩrĩa andũ marakũngũĩra kĩndũ gĩtiganĩte, mariko maya makĩria wamo, mahũthagĩrwo nĩ athuri na atumia matikuhagĩrĩria hau mũno, kũguo mariko maya mahũthagĩrwo nĩ athuri kũruga nyama ici.

Thĩ~inĩ wa kĩrathi kĩrĩa kĩharĩrĩirio kũrĩ na indo citiganĩte makĩria cingĩigwo nĩgwo ũndũ ũyu wĩkĩke na njĩra ya kũgacĩra. Hamwe nacio indo iria cingĩigwo, wambere nĩ harĩa mwarĩmũ kana mũndũ ũrĩa ũrathomithia ekwandĩkĩra. Wakerĩ oho mũndũ o ũcio ũrathomithia nĩ arabatara handũ harĩa ekũiga indo icio ciake iria arahũthĩra gũbundithia. Wagatatũ naguo nĩ harabatara hakorwo hena itĩ kana indo fulani harĩa andũ magũikarĩra arĩa marabundithio ũhoro ũria ũrathi na mbere hau.

Nĩ kũrĩ mĩthemba mĩingĩ mũno ya maguta ĩrĩa ĩhũthĩkaga na nĩ kũrĩ ĩrĩa yagĩrĩire kũhũthĩka nyũmba-inĩ. Wa mbere maguta marĩa mahũthĩkaga thĩ-inĩ wa nyũmba, hamwe namo nĩ maguta ma kũruga. Maguta maya mahũthĩkaga thĩ-inĩ wa kũruga na matingĩhũthĩka thĩ-inĩ wa kĩndũ kĩngĩ. Wa kerĩ naguo nĩ maguta ma gũkama, maguta maya ma gũkama namo mahũthĩkaga gũkama oho mũndũ angĩenda no wĩhake. Wa gatatũ naguo nĩ maguta ma kwĩhaka mwĩrĩ. maguta maya gĩtũmi kĩamo kĩnene mũno nĩ kwĩhaka mwĩrĩ na matingĩhũthĩka thĩ-inĩ wa njĩra ĩngĩ.

Rĩria hurũkĩte thĩiniĩ wa mwaki-inĩ wa nja, ng'ano irĩa ingĩenda kũheana makĩria wamo, nĩ ng'ano cia maũndũ ma tene, na o ho ng'ano cia maũndũ ma thirikari marĩa marekĩka ihinda-inĩ rĩrĩ.

ĩĩ nĩ ndĩ ndona ũhiki ũkĩharĩrĩrio, ũhiki ũyũ ndonire ũkĩharĩrĩrio warĩ ũhiki thĩ-inĩ wa itũra-inĩ ritũ, na ũhiki ũyũ warĩ o ho ũhiki wa kĩndũire, ũhiki ũyũ o ho warĩ ũhiki mũthaka mũno wekĩtwo na njĩra njega na warĩ wa gũkenererwo.